Tijni ahero ahinya. Sigana manyalo kelo kuom tijni en ni chon kane aonge pesa kendo ne tich moro amora mananyalo timo onge, osiepna moro nogwela ma watiyogodo tijni. Nayudo pesa ma noloyona shidana ma naango, to kata osiepena mamoko ma ne onge tich be nakelo mondo otemie ne gitiyo kendo ne gigoyona erokamano tok kane giseyudo pesa ma ginyalokonyore. Ahero tijni ahinya nikech omiyo sama itiye ok ibedgi paro maricho mag dhi timo timbe maricho mabiro seche ma ng'ato okoso gima timo. Tijni ber ahinya, anyalo jiwo jomaonge tich mondo otem oti tijni.

Achiel kaka kuonde mag hola mar mbui oseloko yo ma ji mantiere e gweng'wa yudo godo hola en kama; nitie kembe ma sani ka idwaro yudo hola to nyaka imany mana holano kokalo kuom mbui. Nyandike manyachon kata singruok gi dhok ok gidwa kendo tok ka isejaso barua ma gimiyo ma ng'iso chikegi to gimiyi hola, kendo holano inyalo tiyogo e timo ohandi kata onyalo konyi e chulo ne nyithindi pesa e sikul.

Gimatimore kae, nitie jago moro gi nyako moro. Jagoni oyudo puonj kokalo kuom nyakoni. Ntie mandishi ka ma nyakoni puonje.

Pok atiyo kod kembe mag hola lakini aseneno kaka gitiyo. Osiepna moro nitie matiyo kodgi. Aneno kaka gibero ngima jopiny e yo machalo kama: Gijiwo jopur maonge gi yuto makare gimiyo hola kata pesa mondo omi giyaw go pur. Mar ariyo, jo ohala bende gimiyo hola kendo gigerore kendo miyo ohandgi bedo madongo, kendo holani oloko ngima ng'ato nkech ka ne ng'ato onge gi gima onyalo timo koro koseyudo pesa to onyalo yawo ohala kata onyalo puro moyud kaka onyalo konyore e ngimane gi ngima anyuolane.

Gimakelo mor kae en ni bengi mar KCB ondiko ne ng'ato kata japuonjre moro pesa. Mae kelo mor nikech kanitie japuonjre manie mbalariany mok nyal somo nikech koso pesa to bengini oyangore kendo konye. Okonyo nyathi masomo e mbalariany mar Nairobi. Kata ka de bed ni nyathino chandore ahinya to koseyudo pesani to sombe nyalo dhi mbele kendo onyalo chopo lekne. Koro bengi ni en mor maduong' ahinya nikech ondikone sikul mar mbalariany ma Nairobini pesa manyalo romo milion adek. Ma mor maduong' ahinya ne sikul kod jomasomo e iye kanyo.

Gimatimore kae en ni jago moro tedo. Oketo kit kendo momoko mach, kendo aneno ka ochwako chiemo ma en rech. Gi sani aneno ka mach otho kendo okudhe mondo oliel mondo chiemo ochiegne piyo kendo maber. Aneno ka jagoni tedo gi yien.

Eyo ma anyalo yudogo hola e mbui kaka Tala en ni nyaka achiw nonrona makare nyaka andik nyinga maber, andiko nambana mar simo, namba mar kipande, kod email address mara mar mbui nyaka andiki. To hola mar mbui obiro piyo piyo iyudo pesa piyo ka ing'iye gi manyachon. Manyachon ninyalo ndikori to pesa biro kata tok dweche mang'eny. Lakini mar mbuini to en ok tiek kata dakika pradek ka pok iyudo pesa, koro hola manyasni mar mbui ber moloyo machon.

Eh naoro kwayo mar huduma namba e higni adek mokalo kendo huduma namba na noduogo tok thuolo mar dweche ariyo kende to ne aseyude. Ber mar huduma namba en ni oriwo oboke mang'eny kendo oketgi e gimoro achiel. Kaka nambani mar kipande nikanyo oriwo koro ok ochuno ni nyaka iwuoth gi kipande. Mar ariyo kadi ni mar bengi bende ni kanyo. Mar adek obokeni mar nyuol bende nie iye kanyo koro huduma namba to ber ahinya omiyo tich bedo mayot en gimoro achiel minyalo tiyo kode e timo tije kata manyo gigo mang'eny. Huduma namba ber ahinya kendo naoro kwayo manayudo mara.

Oh gima timore kae, aneno ka dhano ndikore. Eh kendo gin jokma chalni yawo akaont mar jogrup. Aneno ka gindikore kae chalo jomandikore gi bengi no mar KCB

Gimabiro e pacha ka aneno gini en ni nitie mama moro matedo gi jiko okoa kendo en otedo chae. Gimabiro e pacha en ni jiko okoa ober kendo omiyo tich bedo mayot kendo anyalo jiwo ji, mine matindo gi madongo mondo omi gimany jiko okoa mondo omi tet odhi mapiyo kendo obed mayot. Oloyo manyo yien korki imany yien samoro bende koth ogoyo yien koro kakimokgo mach onge. Jiko okoa ber kendo aneno ka omiyo tich bedo mayot ahinya.

Mae en fan. Itiyo kode sana sana e diere ma chieng' rieny mapiny liet kata ka nitie ot moro ma nigi liet kata mothung'ore to itiyo kode e kelo muya mang'ich ma iyueyo. To mondo omi iti kode to nyaka stima ibedgo kata ibedgi sola matiyo gi chieng' maduong' manyalo tiyo kode. Ober ahinya okonyo e kelo ot bedo mang'ich kata kama othung'ore omiyo koro muya kata muya madhano yueyo bedo maber.

Mae ipuonjo ji kaka iloso chak mar apuoya. Kendo ka ilose chak to nitie gik mopogre opogre ma itimo kae kaka uso, aneno ka dhano be uso kae, nitie jonyiepo bende kendo iuso tiang', chak be nitie kae gi gik mopogore opogore.

Anyalo puonjo ng'ato kaka nyalo timo tijni e yo machalo kama; Mokwongo ma en tich mar timo usafi kata timo ler kuonde ma ininde. Mokwongo nyaka oywe kata ogo dasta ekar nindo kae kendo gige nindo bende nyaka luok maber. Tok lwokogi onego bed ni ipedhogi. Kama ng'ato ninde onego bed ni opedho kendo koneno kanitie gigo mamono ji nindo maber kaka chwarni onego bedni ochwako pi maliet towang'ogi go kendo tok wang'ogi to oole yath manegogi. Kar nindo nyaka pedh maber malong'o.

O gimatimore kae, aneno ka nyiri odich kendo kunyo gikunyo bur machalo joma kunyo kar pidho rech. Aneno ka nitie ng'ama nigopao machodho lo oko to ntie ng'ama nigi kwer makunyo kasto jomoko ji ariyo ywero lowo gi opao.

Magi en oduma kod bel. Achako go oduma. Oduma mondo omi irit maber mondo kik kethre, en ni sama isegole e puodho, ipoko pote tee kendo imoye e chieng' tok ndalo ariyo, kasto isuse ka isesuse to ipogo yugi mani kuome gi oduma mabeyo, kasti imoye kisemoye tibuke gi buru mondo omi thuth kik make. Kisebuke gi buru maber tinyalo ole e i ogunia kendo ogunia manyasani ma iye nigi juala haw maber kikete odumani kama thuth ok nyal donje ma kethe. Kiseketo oduma e i oguniani tiloro motegno ma muya onge madonjogo ma ka thuth odonjo kanyo to thung' matho. Mano ekaka iloso kendo irito odumani mondo kik kethre.

Gimabiro e pacha en ni aneno kar nindo magee nyithind sikul, kendo nitie kitendi mopogore opogore gi nede. Nyithindogi ok gin nyithindo morito ler, nikech ka aneno kama gininde, nitie lewni piny, wuoche nitie piny, ma mago gik monego bedni ikano maber. Kagiketogi kata giwegi kaginywandre kamae, nyalo kelo negi tuoche nikech lewni molil moket piny kaegi biro kelo muya moro marach makwa yweyo kata ka nyithindogo oyweyo, to kelo tuwo. Kendo kata mana ,nitie lee matindo tindo kaka chwarni, yot mondo omi omakgi kae nikech ok girito ler e yo maber. Koro, nyithindogi onego bedni rito ler maber.

Mae en tich mar bengi, kendo en bengi mar Equity. Tijni nigi nengo mang'eny mopogore opogore. Nengo mokwongo ma en go en ni okonyowa e kano pesa kata holo pesa. Sama ng'ato nigi pek moro modwaro pesa, onyalo holo pesa ei bengi ka kendo oloyo ne konyne mopogore opogore. Kendo mar ariyo, tijni nigi nengo maduong' nikech ondiko ji mang'eny tiyo kae. Kendo miyo ji nigi yuto maber. Mar adek, tich mar bengini okonyo jomoko, nyithindo moknyal kendo ochulo negi pesa. Koro tijni nigi nengo maduong' ahinya . Omiyo be ka ng'ato nigi pesane, to ok ochuno nobedogo e ot. Odhi to ikano e bengi. Kendo onyalo loko gi pesaneno ma nyuolne gimoro matin.

Sigana manyalo wacho e tijni, mokwongo ahero tijni. Tich mar puro ahero ahinya nikech diere moko ne ogola oko ka akwamo adwaro pesa madhi go e sikul. Napuro kendo napidho oduma ma tok dweche adek, puothano nomiya gunde aboro, ma auso. Diereno, ogunia ne en siling' alufu adek. Kendo nayudo alufu piero ariyo gang'wen matere e sikul ma asomo kuom thuolo maromo dweche auchiel. Koro tijni ber ahinya nikech bende omiyowa nyaka chiemo. Sama chiemo nie ot to mor be nitie. Tijni ber ahinya tich mar puroni.

Gima timore kae en ni ng'ato okunyo pi kendo oloso kisima. En kisima ma irundo gi lwedo. Sama i oketo samirundo orundo rundo ma gi keto ni to pi wuok piny. Kendo omiyo tich bedo mayot ahinya mok idhi tuomo pi e aora makata nyang' nyalo maki.

Gima timore kae en ni jopith okelo dhog gi mondo ochwo sindan. Dhiang' ber kichwoyo sindan miyo konye e geng'o tuoche manyalo nege. Kendo dhok aneno kae ka jathieth miyogi chanjo kendo wuon dhok ng'iyo kaka dhoge imoyo chanjo mondo mi gibed gi ngima maber kendo jopur obed gi yuto maber. Dhiang' ka othiedhi eka onyalo dongo piyo. To ka en dhiang' minyiedho, bende chak mogolo biro bedo malo nikech o onge gi paro kata tuo mamono chak wuok. Koro dhiang' gi le moko ber ka ithiedho ok irit nyaka gibet matuo. Thiedh gi kata dwe ka dwe.

Tich mar pith ni itime e yo machalo kama e gweng'awa. Mokwongo japur beto puodho. Kosebeto tochoko yugi kendo owang'o. Bang' wang'ogi opuro puodho ka pod chieng' rieny ma low tuo. Kasto orito ka koth osebiro mogoye, tochako owiro puodho no kato pure mar ariyo. Korka ochako komo oganda. Kendo e gweng'wa kata aluora marwa, ti time ka opidh gi e yi oduma e puodho achiel. Ipidho oduma to ekinde kata e dier oduma kanyo emikete oganda. Kendo ogang'a chiek e gweng'wa ka tok dweche ariyo gi nus to osechiek. To okonyo jopur ahinya. Oloko ngima jopur.

Ma en tich mar puro. Puro ahero ahinya nikech kanyalo golo sigana kaka pur osekonya an kode anyuola wa. Mokwongo wan ne wan jok mane onge gimoro. Yuto marwa ne ok ber ahinya. Lakini ne wan kod puothe minyalo pur. Ne wapuro ma puothe wa ne ochiek ahinya kendo newatiyo kode ne atiyo kod cham mane owuok e puodho ni ka auso ka akonyorago e yore mag tero nyithindo nyithindwa e sikul. Tij pur en gima ber kendo cham bende kosechiek to ber ka ikano gi e odunia moro maber kosebuge gi buru ma thuth ok donj kendo chamgi.

Sigana manyalo golo kuom tijni en ni ma mokwongo ma en tich mar puro. Chon kane wakoso chiemo to ne wan gi low, ne awuok kendo abeto bungu ma achako pidho bando kachiel gi bel. Tok dweche adek, bel gi goduma nochiek. Kendo nayudo gunde madirom piero ariyo. Ne auso gi ma wakonyore kodgi e tero pesano e sikul ka wapuonjo godo nyithiwa matindo tindo. Tijni ber ahinya omiyo ji bedo gi chiemo mang'eny kendo omiyo ngima bedo mayot moloyo.

Mae en tich mar pidho alot mar sukuma. Anyalo puonjo ng'ato kaka onego tim tijni e yo machalo kama. Mokwongo anyise ni mondo omany kama onyalo yude pi. Ma ka koth olal tonyalo tiyo gi pi no ko olo ne alode. Kosefwenyo kama pi nitie, kor kobeto kanyo topuro. Kosepuro towe chieng' chamo kanyo matin mayugi tuo. Kosetuo, kakothnobiro mogoyo tochakoloko puothe no. Koseloko tochunge matindo tindo ma otombo kata kidi ok bed kanyo. Kosetimo kamano topidho alot oweyo opudho alot kamanopidhe cha kendo ochako pidho. To ka chieng' rieny to ber ka oolo ne pi okinyi gi odhiambo mondo e ka oyud chiemo maber. Kendo alot be ber ka ogo ne yath mondo kudni kik kethi.

Gik ma kelo mor ma aneno kae, en mokuongo' en pipe ma kotudi, kendo ochom kama pi nitie to kelo pi, kendo omiyo ka ipuro to oketo tich bedo mayot ahinya e olone chambi kata alodigo pi, tijni kelo mor kabisa nikech ka chanbi kata alot mipitho osechiek to iuso kendo iyudo pesa, pesani kiseyudo to nyalo loko ngi'mani ma keni in nga't ma ocha to koro ibedo nga't maber.

Eee ekinde mokuongo' mane apitho tich mar pitho diekni, ne en higa mar alufu ariyo pirariyo gi ang'wen mano higa mokalo, napitho diek kuom kinde madirom dueche abiriyo, kendo diegi ne thi maber negi nyuolore maber ma be negimiya pesa, to gimane omiyo haa ochido chunya gi timo tijni, ne en ni kane atweyo diek to kich nowuok ma obiro ma okayo diek, kendo noyudo kanegisechopo negisechopo pradek negisechopo pradek kich nonego apar ga wuochiel mo ogong' apar gang'wen kende, nowango' hiya lakini kata ka en kamano to pesa to negimiya ma oloko ngi'mana tijni ber ahinya .

E gweng'wa, hola ma thor ji kwayo kokalo kuom kembe kaka Zenka, en mokwongo, hola mar chako kata gero ohala. Nitie joohala moko mayutogi ni piny kendo gikawo hola kowuok kuom kembe kaka Zenka mondo omi gidongrego. Mar ariyo, jomoko be kawo hola ni ka kaginyiewo kothe mag pur mag pith, sanasana jopur. Mar adek, jomoko kawo hola mae Zenkani, ka gikwayo mondo omigi gikonyrego e chulo ne nyithindgi pesa madwarre e skul. Kembegi konyowa ahinya kuom miyowa holani mwanyalo loyogo dwarowa e sama ok e wanyal bedo gi pesa ma marwa.

Kae ang'eyo jatelo maduong' mar bangi mar Equity ma iluongo ni James Mwangi. James Mwangi emotelo ne kambi mar Equity. Aneno ka jok magitiyo go bende, James Mwangi nikod nengo maduong' nikech okonyo, omiyo okonyo ji mang'eny nyalo holo pesa e bengi mar Equity ma gitim godo tijegi. Kendo jateloni, James Mwangi, ne oyawo chenro moro mar chulo ne nyithindo moknyal pesa e somo mar sekondar nyaka gichop e mbalariany, mano okonyo nyithindo mang'eny kabisa, kendo nyithindo ma gikawogi, tok kosetieko skul, to bende gimiyo tich e bengi mar Equity.

Ja opich adhula mamalo e piny Kenya iluongo ni midusa Michael Olunga. En midusa mar ndege. Nochako somo tich mar loso ndege, to noweyo gi ekore. Michael Olungani ja Homabay kendo otugo e pinje mag jorochere. Ong'eye ahinya kaka jaloyo maduong' kabisa.

Gima timore kae en ni nitie ng'ama oidho wi yien. Kendo olwero bede mag yien. Ochalo ng'ama tong'o yien go madwano ogogo maka. Kendo nikech kor yien ma ni piny, duong' madwaro mana ni itong'o gi le. En to en gopanda. Koro bedene manimalo matindo tindo ema otong'o kendo olwero. Lwero wiye yien ni be miyo kor yien mapiny bet kopugno kabisa.

Mae en tich mar goyo arambe. Aneno kae kanitie thum kata turfwong' miwuoyo go. Kendo ma en nyasi mar goyo arambe. Nitie ng'ama wendo ma golo pesa kuom ji kendo nitie jakwan pesa. Tich mar arambe ni ober nikech omiyo ji dongore. Riwo pesa kanyakla nyalo miyo ji tim gigo mane ng'ato ok nyal timo kende. Arambe bende ber nikech kanitie nyithindo mok nyal dhie sikul. Kopang ne gi arambe, pesa nyalo yudore ma gidhi sikul. To kata ka nitie jok mani gi liel ma wach pesa chando maginyalo golo go jog gi motho kendo kitim go iko margi, ka kipango arambe pesa wuok kendo chenro gi dhi maber. Koro arambe ber okonyo ji mang'eny ma ok nyal.

Gigo ma kelo pek, e chako tiyo kod gigo mag somb mbuyi e gweng'wa, mokuongo' en sitima, nge' ny gik ma isomogodo e mag mbuyi mandonje mbui gitiyo gi stima kendo gidwaro mach, ng'wengwa stima chendo kabisa, mar ariyo en koso lony jin mange'ny pod kia tiyo gi gige mbuyi gi koro kaka ji nyalo somo kodgi ok yot ahinya, mara dek en koso yuto maber, gigi mag mbui gi gidwaro pesa minyiewo go kredit mitiyogodo to nge'ny ji onge' gi nyalo mar nyiewogo kredit ma itiyogod to nge'ny ji to onge' gi nyalo mar nyiwo kreditno koro miyo osomo mana gik mbuigi mendo matek, mogik en kor luase , korluase en network lal mange'ny e aluora marwa kendo miyo somb mbuyi oknyal timore maber.

Joe Allan Namu ne en ja Kenya. Ne onyuole higa mar alufu achiel miochiko prababoro gadek e dwe mar achiel tarik piero ariyo gaboro. Ne en ja Kenya mar jo fwambo gi keyo kendo ne otiyo kaka repota. Ei gi sani Joe Alllan Namu e jatelo mar kambi mar African Uncensored.

Mae en chiemo mar chae. Mokwongo imoko mach. Tok moko mach tiketo pi e kendo. Tiweye iweye ochwakore tok dakika matin. Kor ka iole chak. Kiseole chak, tiweye sama odwa no ochak yienyo cha tikete majan. Kaesto ipono majan lum be ichak imede. Tiweye otwak ma bwoyo ter rum kor ka igole ek kendo. Kisegole tikaw rachungi gi njagi kata birika tema iloke.

Gima biro e pacha kaneno picha ni, en ni nitie diel monyuol manigi nyathi. Kendo wuon diel mamiyo onyiedho diel ni. Oyudo chak kuom diel kendo diel ni nigi faida mang'eny. Kopogore gio chak, nyathi diel ni kosebedo maduuong' to onyalo use moyud pesa mober go ngimane.

Gima timore kae en ni nitie jopith mag dhok. Gitimo gimiluongo ni boro dhiang'. Itucho ng'ute to remo chwer. Remoni inyalo tigo inyalo tede kendo joma remb gi tin kotiyogi remoni nyalokonyre ma rembgi bed mang'eny. Kendo boro dhiang' nomiyo ne geng'o ne dhok tuoche mang'eny mane mako dhok. Joma chon e mane ohero time. Joma tinde to tiyo gi yedhe ma nyasani ka githiedho dhok.

Tijni en tich mar pur kendo japur opidho dania. Itime e yo makama. Mokwongo, ibeto kami dwa puro. Kisebeto tichoko yugi kendo iwang'o. Kiseweng'o tipure. Inyalo pure gi dhiang' kata gi lweti. Kisepure tiweyo low no tuo kendo chieng' chame ma buye manieyiye wang'. Toke ndalo matin tichakiloko lobno. Kaesto ichunge tobedo mayom. Kisechunge tichunge obedo madwachalo gi kitanda. Kor ki kete kodhi. Kiseketo kodhi to onego bed ni iolone pi okinyi godhiambo nyaka chieng' giwuogi. Ka gisewuok to kodhi ni ber ki umo wiye mondo chieng' kik kethe ka pod otindo.

Gima biro e pacha ka aneno tijni. Mokwongo ma en tich mar pith. Kendo japur opidho rombo. To rombe ne gi ok orito gi maber emomiyo dhogi ni gi mbala. Kijapur maber onego bed ni ithiedho jambi dwe ka dwe. Imiyo gi yath. Ma kineno ka en gi ranyisi moko mag tuo tiluongo ne laktar biro thiedhe. Ok iwe dhoge kata tuo chame kaka ochamo mae ni.

Gini en bul. Egweng'wa ilose eyo machalo kama. Imanyo daram ting'ado. Koseng'ade, tiriwe. Koseriwe timanyo pien dhiang' kata mana pien diel, kata pien rombo. Tiluore go. Koseluore timanyo ngosi moro emitwang'ogo.

Gima timore kae aneno pedni mar kich. Kendo aneno ka kich bende nitie. Giloso mo gi. Ber mar mo magiloso ni, en ni ka in gi ahonda, kinang'o mo ni odwoko ahonda chien kendo omiyo duol bedo mayom. Kendo kIch maloso mo kae gi, kidhi mithodho mogino miuso, onyalo bero ngimani.

Achiel kuom sigana mag joma chon ma pod nigi pek ahinya e kitwa gi tembe wa en sigan mar otoyo. Chieng' moro otoyo nowuok dhi manyo chiemo. To kochopo e yo kama yore okagore ariyo, yore gi tetete no ole remo kore yore ariyo gi ne dum remo. Koro otoyo nekia ni olu mane. Koro otoyo no amua ni odwa luwo yore ariyo. Ma nobarore diere e rakagni ariyo mag yore gi. Ma ne puonjo wa ni kidwa timo gikmoko mang'eny, to ber ki kuongo luwo yor achiel mondi mitieki ok ni ilu gi mang'eny mani gibiro tami tieko.